ore ena daa naa orgali osinkirri ore osinkirri naa king'asa ayierr tenkare nairewua peepuku irpala arashu pepuku entoki naji scales ore piidip ataaore peoku asi nidung'udung kitunguu nipik emoti nianyu kitunguu meteyiarayu nipik ilnyanya nianyu ilnyanya metooku nintadoki ilo sinkirri nipik enkiti are pitobiru naa supu ore orgali naa enkare nairewua ipik enkima enkare, enkare ipik enkima mirewuaja ore pitokitok aasi nipik enkurma niyierr orgali.

Ore enasiai nesiai e wafugaji, arashu esiai orparakuo, na ore entoki naitiship tenasiai, naa, ore nkishu, naa mali. Ore kuna mali, na nche nasaru oltung'ani tenkata, tenkata eshida. Na ore inkishu, na idim atimira nitum iropiyiani.

ee ore kulo naa isinkirr ore isinkirr naa keeta maana tenkipirrta onkiasin e kila enkolong amu ninye endaa nanya iltung'anak naa ninye idim iltung'anak atimirr petum iropiyiani naa ore sii osinkirri naa afya keeta ewoi nisaidia te afya.

Ore ena siai naa nkera naaji ine University of Nairobi ishooki bursary, milioni uni iltung'anak le KCB, kore entoki naitiship tene ore kuna ropiani naa napuoi aisho nkera nemiidim ate arashu nkera nayeu usaidizi arashu ore kuna ropiani nidim university ataasie esiai.

Ore entoki nagira aasa tene, naa entoki naji cyber crime. Ore cyber crime, naa iltung'anak taata oitumia enkoitoi oloing'ang'e, aasie intokiting nemishaa. Ashu aasie ntokiting nijo empurrore, arashu taata ai hack entoki naji, accounts oltung'anak.

Ore esidano e tening'asa agel inkilani eton itu isuj, naa keji peyiolouni inkilani chafui, onkilani safii. Ore kuna chafui, naa ninche isuji. Ketii nkilani sii tatua ilchafui, netii naibor, naa kifaa pisuji kando ninche, tenkae are safi.

Oree, ore entorroni enkisujata onkilani tonkaik alang'u tenisuji te mashini, naa ore tenisujie tonkaik, naa keya muda. Keya muda naado, pilo ade aidip mpaka enkila musho. Naa kitanaurisho sii enkisujata onkilani kumok. Ore si tenkisujata onkaik, naa keyieu ngufu oleng' pitumoki aisuja naa nkilani kumok oleng'.

Ore entoki nalotu tondamunot tenadol ena, ore enaji keji ene National Treasury, ore enaaji, na ninye naas budget pookin e Kenya, entoki naji financial year. Lelo tung'anak oas e budget, nishori kila docket taata aisho kila bata ropiyaiani naasishore. Ashu naasieki esiai, petumoki naa Kenya ashomo dukuya.

Ore tenkitogerore, ore enaya enkata naado, naa ena einoto. Amu keya inkolong'i tomon, niilep. Ore enekeeya, neya nkolong'i are. Neeku, eneinoto naya enkata naado. Ore eniko pibelekenyi, naa keyieu nai naa e Ore ewoi netoishore enkitok ah sipitali ah ang',ata enaa ang' etoishore, nelo sipitali, nishori inakad einoto, nepiki atua system ,nedung'oki serkali.

Ore entoki nagira aasa tene, naa sawadi ishooki e ltung'anak oi shinda, arashu kulo otanapa enkikompe, looji le Kenya National Drama. Naa Equity naishoo, sawadi oropiyiani.

Ore entoki nalotu tedamunoto tenadol ena, ah keji Oloitokitok, na ore Oloitokitok, na mpaka ashu orpolosie si le Kenya o Tanzania. Ore entoki nalotu telukunya, naa oldonyo ele la keji Mount Kilimanjaro.

Ore ena naa, airijista, eh biashara ino. Ore ena biashara, naa enoltung'ani obo. Keji sole proprietorship, naa ore ena biashara ele tung'ani, naa enoltung'ani le Kenya, arashu ata sinye oltung'ani leboo, kiidim airejesta ina biashara enye. Ore eninko pirejesta ena biashara ino, na ilo entoki naji e-citizen, nintobir akaunt, nijing' atua, nilo airejesta. Ore pidip airejesta, ninchoyo ketii nkardasini nikimpotunyeki. Nipik taata atua ina platform naji e-citizen, atua idipa airejesta taa, baas, nirriwaa ta taata ina registration.

Ore ena naa keji farmers choice, naa kemir inkirik, aa ore Kuna kirik naa nkirik ee fresh oo nkishu, arashu nkirik e nkurue, naa lasima sii ninche peemir aa fresh

Ore entoki nagra aasa tene naa registration ore registration naa oltung'anak oosh kura ore ena naa pisha eyai oltung'ani pee etumokini aatipik atua system oltung'anak loosh kura, iltung'anak le IEBC.

Ore entoki nalotu tondamunot tenadol ena, naa ore enatoki na keji, keji maifai. Ore ena, na Internet taata ni connect tiatua esimu, pitumoki aitumia tonkoitoi pookin emtandao.

Ore entoki nagira aasa tene, naa advertisement. Egira iltung'anak advertise loji le Java House, egira advertise e product enye, arashu ntokiting naayieu nemir, neton ang'ejuko tiatua osokoni, neyieu neyiolou irkastomani. Ninyang'u sii.

Ore ntokiting nadolta tene keji Coursera, neji Thinkific, neji Udemi, neji Lanwad, neji Muduls, neji Larndash, Teachable, Dokedo.

Ore enasiai naa, enkisuma, negirai aisum inkera kutitik aitumia computer. Enaa ore sukuulini, netaa kegira aibelekeny enkisuma aya ene digital. Ore eng'eno nayieu ena, naa eyieu oltung'ani oyiolo aopareta computer, neyiolo ayawa iltung'anak polepole nkoitoi kumok naidim atereu naa ina computer ,nisumare.

Ore entoki nalotu tene naa afya o nkera kutitik kuanzia ilarin imiet mbaka nedou. Ore afya naishoruni naa kipimi enaa nkiloi naata nkera kuanzia larin le zamani, mpaka nebaki olari loo nkalifuni ee are o tikitam aare.

Ore enasiai tenkop ang', naa eishori, ishori ilarikok eh orkilikwai, nipot iltung'anak arashu esiana oltung'anak, naishori training, kuhusu enasiai, onkoitoi pookin nadupore. Arashu akanyoo si faida pesita ena training. Na keji ore ena training, pisaidia iltung'anak.

Ore pee anyorr ena baye naa embae naidim ayau naboisho aashu entoki naji shoruetisho aa urafiki netum iltunganak aayetu tenebo.

Ore ena siai meesapuk tenkop ang, amuu ore tenkop ang neiputa ena toki ee wakristo

Enetipat ena baye oleng' naji graduation amu ore garduation naa enkisuma ore enkisuma naa ninye maisha naa kakinchore ekinteng'eni inkoitoi kumok kulingana o entoki nisumare, ore graduation naa ninye naitodolu ajo iima ina ng'eno ashu iima ina temata nikinchooki toontokitin pookin apa nisomeah nielewa, neeku indim ataa oltung'ani oidim ataasa ina siai kulingana o ina toki nisomea.

Enetipat enabae temurua aang amu ee keyiolou nkera aitumia atijing enkisuma aitumia nkoitoi kumok e digital naaore nkoitoi kumok e digital naa mpisai toltunganak olakwa amu kiidim enkerai atijinga darasa aitumia inaoitoi edigital tenkop natii badala niigil alo ewueji naado oleng ashu sukul nalakwaniki, ore eniare ore nkera nalakwa naimu wuejitin nalakwa natii ngwesi netii rkejek, niidim enkerai aisumai tenkoitoi e digital ashu aitumia inasimu tewue netii.

Ene tipat enias ena baye te e amu ore ele naa olchaba arashu ee olama oitodolu ajo ore ena kiteng' naa enino pee enelo tenimina arashu tenelo peeku ipang'wa tiatua nkuliek naake idimi atayiolo kuna amba ajo fulani, arashu oltung'ani oje oata ele shaba.

Eton meeta enikuna technology enkisuma tenkop ang', amu, keton itu ebaiki yiok intokiting kumok e technology. Arashu ntokiting kumok naidimi aitumia tenkoitoi e technology.

kore anaa bai naa keyeu neisumaa entokii arashuu enkisumaa ntokii najii jonalism naa oree anaa naa nkoiteyuu kumok niyoloo airekodoo, niwosh mpishai nendim atipikaa loingangee.

Ore apa enkata nataasa ena siai naa katasa te kitishu eton ara kiti naa meeta enkerai kiti ndamunot kumok endala ake tenelo adala nelo aboitare njorueti enyenak arashu ilchoreta nepuo naa atum ina shipai tenebo te woi nedalareki.

Ore entoki nagira aasa tene, naa entoki naji games arashu michezo aashu endala, naa keji ena dala volleyball. Ore tanajo volleyball naa empira naari taata too nkaik.

Ore entoki nagira aasa tene naa holiday a public holiday, ore holiday naa enkolong' naisherekeai meeta holiday nemeeta entoki nemisherekeai te kenya arashu nemeeta maana enye naa kegira naa aasa te County level naji Tana River naa ore entoki nagira iltung'anak aas egira aas entoki naji matching.

Ore ena naa embenki naake eji Post bank ore Post bank, naa embenki nashumieki iropiani arashu embenki naishooyo iropiani o loan i toltung'anak oyeu.

Ore enedukuya natolu itolu namba eina kitesheni arashu neina tv neyiu nilo alimunye ina atini , niwoshoki lelo tunganak le tv niyas entoki naji booking arashu appointment arashu orkekun likinchori pee ilotu eeh alimunye ina atini teina tv.

Ore enasiai, naa esiai e solar. Ore mapendeleo nayieu, nayieu tenasiai e solar, naa pee etaluni isolai naata ngufu, arashu naata irbetirini, oidim atushum enkima saidi. Ning'oruni si isolai, naitanaa tenewoshu enkolong, neshum inakima oleng', onaata si iltai oishiu oleng'.

Ore entoki nadol tena siai arashu tena aji naaa ore ena aji naake eji Ardhi house, ore Ardhi house naa enkaji taata naipimare entoki pookin naiusu olchamba arashu emanyisho oltung'ani olchamba kiasi olchamba laba niata o title deeds inonok pookin niata olchambai pookin oata oltung'ani oje arashu oltung'ani obaa naa enewoi sii eetarieki ina data pookin, oltung'anak pookin le Kenya oata ilchambai.

Ore enkolong' nataasa ena naa enkolong' naetuo iltung'anak neyeu nitaduakini ee nitaduakini intokitin pookin nimirita arashu nipikita mtandao, nintaduaki taata te nkoitoi e dijital niigut nelo ina nkae shoto nisumakini ajoki kuna ntokitin nikiata arashu products pookin niyata arashu nimirita, nelo taata o mitaduakini naa nena products pookin nitaduakini ajo loolo inji etiu na kai iko pee ki saidia arashu kai inko pee iun.

Ore enkolong' nataasa ena naa enkolong' ee nikitijing'a darasa kiimaki pekiim ina oitoi e mtandao, naa kitijing'a kitii kitii nkang'itie nebol emalimui ee darasa, arashu entoki naji zoom nekijing' pookin tenkaraki king'ira aisoma te darasa arashu tee aisuma taata te darasa te nkoitoi e mtandao arashe dijital.

Ore olchani le likinchori arashu likinchooki te sipitali limikigira aret, naa ilo enetii oldaktari likinchoo apa iloshani, nijoki kore ele shani likinchoo namagira apa aret arashu neton ake aaya elukunya. Nikingerokini ilkulie likindim aisaidia saidi.

Ore enikunari ena siai te nkop ang' naa ore kulo tung'anak oiteng'enisho arashu kulo tung'anak oipirta imbaa e sipitali naa kepuo nkang'itie nkang'itie one by one nepuo aikilikwanishore iltung'anak neyolouni ajo kanyoo kaa abila emoyian natii enkop arashu kaa nagira aitanyamalisho naa kakwa ng'anayio ifaa peetum oltung'ani.

Ore entoki nalotu too ndamunot tanadol ena siai, naa eishoro oo ntasati, arashu intasati tuan nataa keisho.

Kore entoki nagira aasa tene naa oltung'ani le mbenki ogira aisho ee or customer i autaki services, o ntokitin pookin nayeu nees enaa koloyeu nebol account, enaa koloyeu neya loan neija egirai autaki.

Ore entoki naalio tene, naa inkera naashomoita music festival arashu mashindano o sinkolioitin arashu naa entoki naji drama, naa ore kuna kera neitodolutua aajo eishinda enkikompe.

Enetipat enabaye temurua aang amu ee keoshoki oltungani kura oltungani oyiou neimunyie oloimua naa ninye engotoi nagelunyieki ilarikok temurua. Naa ore sii eoshoki oltungani oyiou oltau lino.

Enetipat enasia temurua aang amu peyiolou oltungani ee biotisho enye arashu ore ltamoyia pookin nidim ainoto services e sipitali ipitia oldakitari.

Oree pee kadamu enkolong' nataasa ena siai , ore enkolong' nataasa ena siai naa mashindano ake kitii. Ore sii esidano siai naa enchipai, keau enchipai sapuk tatuaa iltung'anak neyau naboisho.

Ore irereni arashu ormarenge latoning'o naipirta enabaye naa apa pee elotu entoki naji Corona naa ore ena Corona naa keji enkijiape emuoyian naimu enkijiape arashu naimu oloirobi neji ee enkop naji China ing'uaa naa ninche oitobirutua.

Ore biashara tosupuko naa kepaasha eeta engata naa kaitorrono biashara neeta engata naa sidai neeta engata naa eilep intokitin naagirai aasie biashara neeta engata nadou...anaa ore ebolitoi sukuul neilep intokitin arashu neilep intokitin pookin ebiashara amu keeku naa kumok ilkastomani kake epaasha intokitin ore naipirsta embaa o sokoni laijo oloontare arashu oloo ngishu neilep tengata nabolo sukuulini kake ore tengata ebolitoi esukuulini naa kedou amu keeku keeta kila mtu entoki niyieu nimirr.